Ũyũ nĩ ũrĩmi, na ndĩrona tarĩ ũrĩmi wa matunda, matunda ngũrani ngũrani. No haha mbere ndĩrona nĩ ũrĩmi wa matunda ma matomoko, marĩa marĩmagwo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, na matunda maya kaingĩ makoragwo makĩrĩo mĩciĩ-inĩ kana ona magatwarwo thoko-inĩ makendio.

Haha ndĩrona maũndũ merĩ, na ũndũ ũmwe nĩ kware, na kware-inĩ ĩno kwĩna mahiga, kana kagoto, na kwĩna matinga. Kagoto gĩcigo-inĩ gĩakwa kĩhũthĩka gũthondeka barabara, kana nĩ matũmĩkaga kũũrĩa mĩciĩ-inĩ gũaka nyũmba. Na ningĩ matinga maya nĩ mahũthĩkaga gĩcigo-inĩ gĩakwa gũkorwo magĩkorwo makĩrehe mĩthanga na mamwe ma matinga maya makoragwo magĩthondeka barabara.

Mbica ici rĩrĩa wakorwo ũgĩcigũra kũrĩa thoko-inĩ, nĩ ũkoragwo ũgĩciga nyũmba-inĩ yaku, nĩ cikoragwo cigĩthakaria nyũmba yaku. Na ningĩ, mwendia ũyũ wa mbica kana ũrĩa ũkoretwo agĩcicora nĩ akoretwo akĩonania kĩheo gĩake kumana na gũcora gũkũ kwa mbica ici, na ningĩ nĩ akoragwo agĩthũkũma mbeca nĩ guo akorwo akĩendereithia wĩra ũyũ wake wa gũcora.

Kambuni ya Beyond Zero, ĩrĩa yambĩrĩirio nĩ Margeret Kenyatta, aah yambĩrĩirio nĩgetha ĩkorũo ĩgĩtungatĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mwana na mũciari, rĩrĩa makorwo magĩciarwo, rĩrĩa mwana akorwo agĩciarwo, nĩguo kũnyihanyihia ikuũ cia ciana hĩndĩ ya gũciarwo, na ningĩ, nĩyakorirwo ĩkĩrehe gũkorwo andũ makĩmenya, aah ũrĩa megũkorwo makĩ, makĩgirĩrĩria ciana ciao gũkorwo cikĩgĩa mũrimũ wa mũkingo hĩndĩ makorwo magĩciara. Na ningĩ, Beyond Zero nĩyambĩrĩirio gũkũ kauntĩ-inĩ ciothe, nĩgetha ĩkorwo ĩkĩrehe motungata ma ũgima wa mwĩrĩ, kũrĩ andũ othe arĩa maramĩbatara o hĩndĩ yothe.

Ũguni ũrĩa barabara ĩno ya Nairobi Expressway ĩrehaga nĩ, wambere nĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ kũrĩa wĩrĩgĩrĩire gwa kahinda kanini, nĩgũkorwo barabara ĩno ndĩrĩ na mũhatĩkano wa ngari. Wakerĩ nĩĩkoragwo ĩkĩnyihanyihia mũhatĩkano wa ngari barabara ici ingĩ nĩ tondũ ngari ngari imwe nĩcigũkorwo cigĩtũmĩra barabara ĩyo ya Expressway igatigĩra icio ingĩ barabara ici ingĩ. Wagatatũ nĩ atĩ rĩrĩa agendi makorwo magĩũka bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya nĩmakoragwo magĩkinya kũrĩa merĩgĩrĩire gwa kahinda kanini nĩamu barabara ĩno ndĩrĩ na mũhatĩkano wa ngari. Na harabu ageni, agendi aya nĩmagũkorwo magĩthiĩ kũndũ kũingĩ gwa kahinda kamwe. Wakana nĩ atĩ barabara ĩno nĩkoragwo ĩkĩnyihanyihia mĩtino ya barabara nĩ tondũ gũtirĩ na ngari nyingĩ na barabara na ngari nĩcigũkorwo cigĩthiĩ wega citarĩ na mũhatĩkano.

Haha ndĩrona gatarũ, na gatarũ nĩgakoragwo gakĩhũthĩka mũno iria-inĩ ria Victoria kana kũrĩa iria inene rĩa India. Nĩgũkorwo nĩgatũmĩkaga gũgĩtwara andũ, kana agendi kwĩrorera iria, kana gũkorwo magĩthiĩ kwĩrorera thamaki kũrĩa iria thĩiniĩ, na gũkorwo magĩthiĩ gwĩtubĩra o kũu mbere kũrĩa iria rĩkoragwo rĩrĩ iriku. Na andũ a gatarũ nĩmakoragwo makĩgĩa na mbeca nyingĩ, nĩgũkorwo nĩmarĩhagia agendi aya gũkorwo makĩmatwara kũrĩa maaĩ-inĩ, na tũtarũ tũtũ.

Ndĩrona arigitani, magakorwo makĩrigita arũaru, arĩa makoretwo magĩkoma thibitarĩ-inĩ. Arigitani haha ndĩrona nathi, na ndagĩtarĩ na tarĩngĩ ndagĩtarĩ. Arigitani nĩ makoragwo makĩruta wĩra mwega mũno bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, nĩ tondũ nĩo makoragwo makĩrora arũaru, aitũ kũũrĩa thibitarĩ-inĩ, rĩrĩa makorwo makĩkoma. Na haha nĩ ndĩrona hena macini, macini cia gũkorwo cikĩmarora ũrĩa makĩhana, tarĩngĩ ũrĩa ngoro ĩrahũra, kana ũrĩa thakame ĩragĩteng'era.

Rĩrĩa ndona ũũ nyonaga ũrĩa tũthiaga na mbere na mũthenya wĩtũ o mũthenya o mũthenya, haha ndĩrona andũ magĩthiĩ na biacara ciao kana na wĩra wao, ndĩrona endia a nguo, ndĩrona agũri, ndĩrona nginya ciana cia cukuru, tarĩngĩ nĩ kũinũka marainũka kana nĩ gũcoka maracoka cukuru. Ũũ nĩ guo mũthenya ũhanaga taũni-inĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya.

Haha ndĩrona mũndũ akĩamũkĩra njanjo. Na rĩrĩa rĩa mũico twakorirwo tũkĩamũkĩra njanjo twĩkĩrĩte barakoa maniũrũ-inĩ nĩ hĩndĩ ya kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa Covid 19. Kĩrĩa kĩaumĩrĩire bũrũri-inĩ witũ na gĩgĩkorwo no nginya mũndũ akorwo akĩamũkĩra njanjo, nĩgetha akorwo akĩĩrigĩrĩria na mũrimũ ũyũ.

Haha ndĩrona mwana wĩna mawathe na aikarĩire ngari iria makoragwo makĩheo cia gũkorwo cigĩteithĩrĩria mathiĩ. Na haha ndĩrona ena mwana haha ta rĩngĩ nĩ wao kana agĩũkĩte kũmũcerera. Tondũ makĩria mũno ciana ici nĩciendaga kuonio wendo nĩgetha matikaigwe ta marĩ na wathe kana matarĩ ta ta andũ arĩa angĩ nĩguo makorwo makĩĩyenda onao ene. Na ningĩ ciana ici nĩcikoragwo cigĩkena mũno rĩrĩa ciakorwo cikĩona andũ magĩũka kũmacerera nĩ tondũ nĩ andũ nĩmakoragwo makĩmonia wendo mũingĩ na mũnene.

Haha ndĩrona tarĩ mũcemanio wa arũgamĩrĩri kana anene arĩa makoragwo marũgamĩrĩire, gũkorwo makĩrigĩrĩria mũrimũ ũyũ wa kanja, na ta rĩngĩ macemanĩtie nĩ gũkorwo moke mamenya ũrĩa megũkorwo makĩarĩria andũ, ũndũ wĩgiĩ mũrimũ ũyũ, na ũrĩa andũ magũkorwo magĩthema naguo. Kana ũrĩa mũrimũ ũyũ makoretwo makĩmenya kana nĩ ũgũkorwo na ndawa, kana ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthondekwo na mathibitarĩa marĩa andũ mangĩkorwo magĩthondekerwo.

Nĩ ciana cia thukiru, ũmwe, cikoretũo cikĩreherũo gĩthomo gĩkĩ kĩa digital, na haha ndĩrona magĩtũmĩra macini ĩno gũkorũo magĩ, thoma, kana gwĩkenia, gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩrĩa kĩrĩgĩrĩire gũkorwo gĩkĩrehwo, cũkuruinĩ citũ, nĩgetha ciana cikorũo cikĩ, ĩmenyeria tene, gũkorũo cigĩtũmĩra mĩtambo ĩno ya digital, kana macini ici cia digital, nĩgetha cikorũo cigĩthoma, kana gũkorũo magĩka maũndũ mao, nĩgetha makorwo makĩhota gwĩkũria, na gũkorũo magĩkũria o bũrũri ũyũ witũ o kumana na mawĩra macio, na ũndũ ũrĩa magũkorwo magĩka kana ũthundũri.

Ndĩrona mwendia na mũgũri, na haha nĩ mbucĩrĩ-inĩ, na nĩ ndĩrona ratiri, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthima mũigana wa nyama ĩrĩa mũgũri arenda, aah. Na ndĩrona haha tarĩ mũgũri aranengererio nyama ĩrĩa akorwo akĩgũra. Motungata maya ma mbucĩrĩ nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria mũno gĩcigo-inĩ giitũ, nĩ tondũ rĩrĩa wakorwo ũgĩbatara nyama, nĩ ũkoragwo ũgĩthiĩ kũgũra kũu, handũ ha gũtinda ũgĩthĩnja, na wagĩthĩnja nyama ĩyo ĩkoragwo ĩĩ nyingĩ gũgũkĩra. Rĩu mbucĩrĩ-inĩ ũkoragwo ũkĩgũra nyama ya mũigana ũrĩa ũrenda, kana ona mahĩndĩ ma gũtherũkia ma kũnyua thubu.

Haha nĩ mwendia wa thoko arakorwo agĩthambia moko mũgũri, kana akĩmũhe thabuni wa gwĩthamba moko. Haha kaingĩ honekaga rĩrĩa kwarĩ na kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa Covid 19. Rĩrĩa andũ makoragwo magĩĩthamba moko mathiĩ kũrĩa nduka-inĩ kũgũra. Nĩguo gũkorwo makĩĩrigĩrĩria kumana na mũrimũ ũcio na matigakorwo magĩtambithia harĩ acio angĩ. Haha rĩu ũyũ akĩenda kũgũra akamba agathambio moko, nĩgetha akahota kũgũra.

Ndereti cia ũndũire nĩ citeithagia andũ rũrĩrĩ-inĩ gũkorũo makĩmenya maũndũ marĩa mabataire gwĩka ũndũĩre-inĩ kana maũndũ marĩa mabataire gwĩka mĩtũrĩre-inĩ yao nĩgetha gũkorũo hamwe na ũndũire wao. Na ningĩ nĩ ĩteithagia andũ gũkorũo magĩthema na maũndũ marĩa matakóragwo matabataire gwĩkwo ũndũire-inĩ nĩgũo matigakorũo magĩthiĩ mũgarũ na watho wa ũndũire. Na ningĩ, andũ nĩ makoragũo magĩũka hamwe rĩrĩa makorwo magĩbundithio ũhoro wa ũndũire.

Haha ndĩrona andũ magĩũka gũthoma mohoro megiĩ ũndũire, kana ona nginya agendi mokĩte kwĩrorera ũndũire wa andũ gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa ũtabanagio rĩmwe kwa mwaka kana ona maita maingĩ kwa mwaka kũrĩa Bomas. Nĩ maũndũ marĩa makoragũo marehetwo maũndũire maingĩ hamwe nĩguo mahote kũonania ũndũire wao kana maũndũ marĩa makoragũo magĩka kũrĩa mĩciĩ-inĩ yao kana icigo-inĩ ciao.

Haha ndĩrona mũciari na mwana, na mũciari ũyũ nĩanyitĩte thimũ yake na guoko. Na arakorwo akĩonereria mwana ũyũ ũndũ, ta rĩngĩ nĩ maũndũ ma gwĩkenia kũrĩa nyenda-inĩ. Kana ona nĩngĩ nĩ mathomo arakorwo agĩtabanĩria mwana ũyũ wĩgiĩ maũndũ ma ndigito na maũndũ ma gũkorwo ũgĩtũmĩra thimũ. aah Ũmenyo ũyũ nĩũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria mwana ũyũ ta rĩngĩ gĩthomo-inĩ, kana ona kweheria meciria make kũrĩ maũndũ mangĩ na gũkorwo agĩkenia.

Haha ndĩrona ta rĩ mbiacara ya ũkui. Mbere yakwa ndĩrona mbathi, na mbathi ĩno ĩronekana ĩna ngoroba ya igũrũ, koguo ĩrahota gũkũa andũ aingĩ, thĩ na igũrũ, koguo nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrehe maciaro mega harĩ mwene na harĩ arĩa mararuta wĩra haũ ũguo ta ndereba na makanga.

Haha nĩ andũ maratũmĩra thimũ cia moko kana macini cia kĩ digital gũkorwo magĩĩkenia kũrĩa nenda-inĩ kana kũĩrorera tabarĩra ngũrani. Andũ aya ona nomakorwo tarĩngĩ magĩthoma na njĩra ĩno ya kwĩrorera ibindi nenda-inĩ nĩguo makorwo makĩtũmĩra ũgĩ ũcio cukuru-inĩ gũkorwo magĩthoma kana nginya kũria arimũ ciũria na gũkorwo makĩihũria ciũria ciao mena ũbacĩrĩru na mena gĩthomo kĩega.

Niĩ ndugaga mũcere wakwa na, nĩ ngoya mũcere wakwa mũigana ũrĩa ndĩrenda kũruga, ngaũthambia wega nginya ũgathera, ngacoka ngoya maaĩ ngahagĩra riko, ngekĩra tũmaguta tũnini, ngacoka ngoya mũcere ũrĩa wakwa ngũthambĩtie, ngawĩkĩra kũrĩa riko, ngaũkunĩka, ngacoka ngaũruga na kamwaki kanini, nĩguo ũkorwo wahĩa. Njĩra ĩno mũndũ nĩ akoragwo agĩthima maaĩ, gũkorwo ũkĩringana na ũrĩa mũcere waku wĩigana. Wa kerĩ, njoyaga gĩtũngũrũ, ngacoka ngagĩtinangia ngakaranga na maguta, ngacoka ngekĩra maaĩ magakorwo matherũka na cumbi, ngacoka ngoya mũcere ũrĩa wakwa ngũthambĩtie ngawĩkĩra kũu thĩiniĩ, o naguo ngaũruga na kamwaki kanini, nĩguo ndũgakorwo ũkĩhĩa na ihenya na ndũgakorwo ũkĩnyitĩrĩra thaburia.

Haha nĩ mũndũ ũrĩ wĩra-inĩ wake. Wĩra wake nĩ wakũendia mbembe cia gũcinwo, na mbembe ici nĩ cikoragũo cikiuma kuma ciringi mĩrongo ĩrĩ. Na rĩrĩa wakorwo ũkĩgũra, nĩ ũkoragũo na ũndũ wa gũcagũra kana nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩra nyamũ ĩno ĩhaha ndune nĩo biribiri. Mũndũ ũyũ wa mbembe ningĩ nĩendagia mbembe citarĩ cia gũcinwo, okorwo mũndũ arenda gũthiĩ kũhagĩra gĩtheri kana gwĩtherũkĩria mĩtungo.

Mĩthemba ya irio ĩrĩa yonekanaga kũrĩa kauntĩ ya Garissa, nĩ mbembe mũno mũno, na mũhĩa, na ndengũ. Ici cikoragwo cikĩrĩmwo na gũcitĩrĩria maaĩ kana rĩrĩa kwĩna mbura. Ningĩ, nĩ makoragwo makĩrĩma irio ta macungwa, kana nyanya iria cikoragwo cigĩkũrio rũũĩ-inĩ, hakuhĩ na rũũĩ-inĩ rwa Tana.

Irio iria ciagĩte kũrĩo nĩ mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ta, cia mbere nĩ mũkimo, mbeũ njĩthĩ nĩ maregete mũno gũkorwo makĩrĩa mũkimo. Wa kerĩ nĩ iro ta njahĩ, andũ ethĩ matiendete mũno kũrĩa njahĩ maugaga citirĩ cama. Na wa gatatũ nĩ irio ta gĩtheri, gĩtheri nĩ mbembe citukanĩtio na mboco.